Aca, ndihotaga kũgũra mũbango ũrĩa ũbataranagia mũgũnda-inĩ wakwa, tondũ gũkũra kwa thogora wa indo, nĩkũhutítie mũno makĩria, tondũ ta rĩu mũgũnda wakwa ũkoragwo na kahũa, nĩũkoragwo na marigũ, nĩũkoragwo na makorobia, nĩũkoragwo na ngũkũ, na nĩũkoragwo na ng'ombe, tarĩu ũgakora kahũa, nĩũraremwo kwĩgũrĩra ndawa, cia kũ cia kahũa, okorwo nĩgũcehithia mũndũ nĩararemwo tondũ gũtirĩ na mbeca, okorwo nĩta mbembe tondũ nonĩmaga ona mbembe, nĩndĩragabatara, nĩndĩraga mbeca cia kũgũra bataraitha, rĩu ningĩ okorwo nĩta marigũ, marigũ nĩ maingĩ tai, ta ihinda rĩrĩ na nĩmaraga thogora, koguo, gũkũra kwa indo ici nĩkũhutĩrie mũno makĩria, ngaremwo kũ, na ngaremwo kũgũra indo iria ibatarĩtie mũgũnda-inĩ wakwa.

Ĩĩ nĩnyonaga atĩ kũongerereka gwa thogora wa mbegũ cia mbembe nĩgũtũmĩte mũgũnda wakwa ũkorwo na magetha manini, mũno mũno makĩria mwaka ũyũ, tondũ ta rĩu mũgũnda wakwa ndũnyihanyihĩte, wikarĩte oũrĩa ũrarĩ, norĩu ũgakora atĩ mbegũ iria cia mbembe ndĩragũraga ngahanda nacio, nĩciragĩa thogora mũnene mũno, koguo ngaremwo nĩkũgũra nyingĩ ta ũrĩa ndagũraga nĩguo hote kũhanda, na ũndũ ũyũ nĩũrahinyĩrĩria mũno tondũ nĩndĩrahota, tondũ magetha makwa ma mbembe nĩmaranyiha, tondũ mũgũnda wakwa ũrĩoho oũrĩa warĩ, rĩu niĩ.

Arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ mangĩcindana na arĩmi angĩ a mabũrũri mangĩ thoko-inĩ na thĩ yothe, mangĩhota mũno mũno mũno kũheo hinya nĩ thirikari, na mangĩheo hinya na gũtaithĩrĩrio nĩ thirikari nĩ maũndũ matigaine. Tarĩu tũngĩrora ũrĩmi wa kahũa na macani, kahũa kangĩiyũkio nĩ thirikari na macani, atĩ arĩmi makĩrĩma nĩmaraheo thumu mwega, nĩmarataithĩrĩrio gũceha, na kahũa kau na macani mau, gakarutwo ge karĩa kega makĩria nginya gũkĩra andũ a mabũrũri mau mangĩ, notũhote tũgĩcindana na mabũrũri mangĩ na notũhote gwĩkora nĩithuĩ tũratongoria kũruta kahũa kega, na macani mega, ona indo iria ingĩ ciothe tũngĩkorwo tũkĩrĩma.

Kwĩ mathĩna maingĩ mũno arĩmi a kwendia indo cia nja wa bũrũri mageragĩra, nĩũndũ wa mogarũrũku ma ũcenjania wa mbeca, no thĩna ũrĩa mũnene mũingĩ makĩria, nĩkwaga baita na arĩmi a kwendia indo cia nja magaga baita atĩa? Ũgakora, bũrũri ũcio ũngĩ ũrĩa ũragũra, kwanja ũngĩkorwo mbeca ciao ciĩ igũrũ gũkĩra citũ cia ũcenjania, ũkoraga megũkũgũrĩra indo na mbei ya thĩ mũno, kwa ũguo we wĩtamwendia, ũgakorwo ũkĩgĩa, ũkĩaga baita thĩinĩ wa mbiacara-inĩ ciaku.

Arĩmi a Kajiado mangĩhota gũciarithia irio ciao, irio makĩria nĩgetha mahũnie mabataro ma thoko marĩa mongererekete, ta, kũkorwo mena baibũ, cia maĩ, nĩgetha makahota gwĩka ũrĩmi wega na nĩgetha irio ciao makahota gũitĩrĩria maĩ tondũ, mwena wa Kajiado nĩũkoragwo wĩ mũmũ, ningĩ no mangĩhota gũthondeka nyũmba cia nyambo iria ciĩtagwo green houses onacio nocitethĩrĩrie mũno nĩũndũ wa rugarĩ, ningĩ mangĩgĩa na wũigithia atĩ makahota, rĩrĩa mahota gũkorwo nímarĩma indo nyingĩ magakorwo mena, kũrĩa maraiga indo ici ta makũmbĩ mao, nĩ makũmbĩ mega, matirĩ na, matirĩ na nĩ makũmbĩ matangĩhota gũkorwo me nĩ makũmbĩ matarĩ na na tũnyamũ kana tũtambi na nĩgetha irio ciao cihote kũongerereka nanĩ na ningĩ ona mangĩhota gũ nanĩ naningĩ nĩmagũkorwo makĩhota gũkorwo mena baida thĩ-inĩ wa mbiacara-inĩ yao.